Akere njirenik che rwoote en yu, imile biik ele rwoito en orit ,miten kora tuguk che kirut en beek orit chetoku kele anan kwome njireni chuton, milon ole kikitekta ole mi njireni chuton.

Kiteche moinget nenyokomenye segemik ak kitya kinde ketit barak sikobwa segemik konyokomech. Yekomeny segemik konam kochob any kiiton kiguren kumiat. Yekachop kumiat segemik kibakinem ak kit negikuren kipsamagit ne kakirat ak kebel komong mat koboto iyet ne one segemik, sikochamchi bik segemik kicher kumuatndanitok. Ye kakinem, kimuch kiruruny kiisto sebetaikab kumiat komang beekab kumiat che chamu sugaruk.

Korawe ofisit ab huduma centre kechobwo kipandet sikobit abir Kura eng kenyit neisubi ak kora kokenai Kele abo emet ab kenha

En yu agere eutabchito nekaginde sonoyat koboto koganan rapiyatak koterekyi eunyin laptop barak. Tinye rabiyat nekagichoranchi chito netinye sumek cheechen. Rapiyatnda niton ko kagisirchi ngalek chebaru kele bo emet ainon rapiyatnda niton.

Akerei terekta komoib chito neketei akomii bik alak chetilei ngwek ak bik alak cheindoi terekta ak chemuguloik alak chekakitil akemeto kobur en ngwony

Tukuk Che akere en yu ko arek chekakibai arek ak cheko akoboru kora korik chekakitekyi konyi eng taban taban ak kakibare sikik kwaak arek